Picha ni nigi ranyisi mar jago modhi manyo thieth ir ajuoga matiyo gi yiende mag kienyeji kata yien machon. Nitiere ot mar ajuogano modakie, jal moro nitiere mapod ni chien kachal kagima en bende orito ni mondo oyud thieth koa kuom ajuoga mathiedho miyo mabende olero ne oketone gimoro eiite machalo kaka yath mondo oyud kaka onyalo yudo kwo. Ajuoga ni otieyo gimoro ewiye kendo moruako lewni machon nitiere bangli mokete elwete to ot modakie olos gi pot rabolo.

Kaendi waneno kembe mopogore opogore makelo tije kata yore mag mbui michulo achiel ka chiel, mokungo nitiere Safaricom home, machielo nitiere fiba connect mabe imiyo teko kod JTL , nitiere Telekom bende kaachiel kod airtel , Zuku faiba bende nitiere, internate poa internate nitiere gi tandao bende ma ikelo kod chudo ma opogore opogore e piny Kenya kae, koro gin ema gin gi nengo. Nengo pogore opogore koa e kambi achiel kadhi e kambi machielo. Erokamano.

Pichs ni nyiso ot to nitiere nyathi manyako masomo e kiwango mar chekechea kata somo matin mamwalo mogik e piny Kenya kae. Obetie ndiga eot maduong' mar odgi ka bende nitiee kom e toke maduong' molos kod bao kaachiel kod matrese, nitiere dhoot marapolo kata marambulu. Nitiere kom marakwar etoke kendo dhoot dhoot manitiere kae oyaw, nyathini tugo e kapet kendo ochal nyathi mamor. Odni chal kagima en ot mar japesa nikech kor ot owir rangi maler kendo gik mantiere e odni chalo gik man gi nengo maalo.

Iyudo ka moloyo ahinya jodak mag aluorana gin rowere kendo nyithi sikul masomo e mbalariany koro mipira mag tiyo godo eng'eruok en gima nigi nengo ahinya nikech gin joma ohero too ngona, odiechieng' ka odiechieng' samoro amora maok gidich yudo ka yawuoyi yawuoyi gi nyiri riwore eyo mar ng'eruok, koro saa kasa gitiyo kod eh kondom iluongo kamano gi dho nagi. Yore mag too ngona kowuok kuom saa achiel kodhi e saa machielo. Eh koro en gi nengo nikech ng'eny kuom rowere kendo joma pok oyudo tije, odak mana e timbe mag too ngona pile ka pile.

Sama anono tich ma miyo ma laktar kata ajuoga timo e picha ma nyisore kae, gima biro e pacha kae en kaka chal mag tije mag thieth e piny mar Kenya kae chalo, kendo a neno kaka ondik maber e osiptal kata od thieth kaka gichiwo thieth maber kendo thieth maber en gima owinjore maratiro ne ng'ato ang'ata man gi ngima, e piny mangima oseket kaka chik ni dhano owinjore gi thieth kendo yore mag thieth manono kendo maber maok otimo chudo, kendo kata ka ochudo to ochulo mana ne thieth mowinjore kod chudo ma osechulono. Nitiere ng'ama ndiko buge kae mang'eny matiende ni onego ocha lok yore mag ndi mag kawo weche mag joma obiro yudo thieth, jatuo ka jatuo onego bedni gik moko duto te mowinjore kode manyalo konyo mondo joma chiwo thieth ong'eye, onego bedni iketo e kompiuta kata indiko e

Ng'eyo madwarore e tij wang'o chuma kata welding' en dhi somo e kar somo ma itime puonj mar wang'o chuma kendo mano timore mana ka ng'ato sechopo klas mar apar gariyo mondo odhi e TVET kata kar puonjo mipuonjeji skills miluongo ni technical makonyogi ng'eyo wang'o chuma kendo ng'eto kendo keto ropim mopogore opogore e chuma. Kendo kaachiel kod tiyo gi sitima. Tijni dwaro ng'eyo mar tiyo gi sitima nikech wang'o chuma tiyo mana gi sitima. Tijni dwaro ng'eyo mar rito wang'i, ng'ato onego ong'e kaka rito wang'e ka oruako angolo kendo nyaka ong'e kaka oruako law ma oumo dende duto tee lwetene, tiendene mondo kik mach mawuok e wang'ruok mar chuma owang'e. Erokamano.

Tugo mar opich okapu inyalo puonj ng'ato tugo ka thuolo okaw mondo opuonjre ringo mokuongo ong'e kaka oringo mondo opuonjre yueyo maber, koyawo boo mare nikech boo ema konyo ng'ato iko roritni mag muya ekore mondo sama ochikore to kik oyud thung'. Mar ariyo ng'ato nyaka ng'e kaka otugo mpira mar okapeni mondo ong'e kaka kogoye e simiti to ochako ogoye gi lwete. Ng'ato nyaka puonjre bende mar miyo ong'e kaka onyalo dum, kendo ka osedum bende ong'e kaka onyalo duogo ma onyon piny kaok ohinyo tiendene kochopo e tok tiende kata opapo tiende. Bende nyaka opuonjre kaka onyalo ruako lewni mamiye yot maok ride manyalo tame wuotho, ringo kata chikre eyo mowinjre. Nyaka opuonjre wuoyo gi jomoko ma en godo e tim kanyakla, nyaka opuonjre bende nyaka nyise kaka onego bedni omiyo jowetene motugo godo mpira

Gima biro e pacha ka aneno gini en ogendni modaki e Nyanduat mar Kenya. Ogend ni kendo jogo modak kuonde motiuo maonge pi kendo maonge gi thieth maber kendo maonge gi chiemo nikech aneno dani madende odhi kowethni kowuotho gi luth kendo kosirore gi odunga. Kendo ng'ato wuotho etoke aparo ni mar mondo mi okonye kik opodhi kata kik teko hewe kik teko rumne sam,a owuotho. Picha ni bende ka aneno tanenoi yien moti toke kanyo. En yien motuo ahinya tiende ni mano yien mochando pi kendo omanyo kaka pi matin monyalo yudo koritre godo. Picha ni bende nyiso ka yien onge kod ite mo mo mogundho tiende ni oonge kod pi kendo en gi tiende mokalo matut modhi matut mondo ochop kuma pi nyalo yudore esamaber kendo e ndalo duto mondo kik yien tuo bende en yien manyalo dak ndalo mang'eny gi pi matin.

Tich mar bedo japith kata mar pidho yien kaachiel kod alode nigi ber mogundho. Mokuongo, alode inyalo us kendo dhano yudo omenda mag tiyo godo eyore mopogore opogore kendo gidongo e ngimagi kendo anyuolagi. Aneno chien kucho cho opidhe rabolo, rabolo konyo ngimaji mondo dhano oyud teko ma piyo piyo kendo rabolo konyo luoko remo samoro. Yien ma opidh kaachiel kod alode yien kelo tipo kendo tipo konyo mondo alode kaachiel kod yien bende omak lowo, ka lowo osemak maber to koro konyo kata sama koth ochwe oula ok ting' lowo dhi kodo. Neno bende sama yiende nitiere kamoro mopidhgi kaachiel koda chiemo to yien kelo tipo ok ne mana alode kendo okelo tipo ne nyaka dhano mabende nyalo gombo bet piny kayudo kar yueyo moumore maber maok nyal kelo negi chandruok moro amora kod chieng'. Kendo ka opidh yien kod alot kamoro amora, konyo mondo dhano yud chiemo kopogore gi mana magidhi uso, giyudo nyaka magichamo.

Tich mar pimo lowo dwaro ng'eyo ma isomo e mbalarany kaachiel kod kuonde puonjruok mamoko mokalo klas mar apar gariyo makonyoji e kwano. Kwan nyaka ng'e nikech sama ipimo lowo to ng'ato nyaka ng'e ni ondamo rom nade. Nyaka ong'e riwo ondamo, nyaka ong'e golo ondamo, nyaka ong'e pogo ondamo, nyaka ong'e nyaka kaka imedo ondamo nyadinuoya. Kamano e kaka ng'eyo mag kwan konyo epogo lowo. Nyaka obed gi ng'eyo mag wuoyo giji mopogore opogore nikech obiro dhi enyim ogendini mopogore opogoe bende komanyo yoo mar penjogi godo kaka onyalo pimo lobni kendo ginyinge miluongo go weg lowo kendo omiyo ng'eyo mar wuoyo giji nyaka bedie e tich mar pimo lowoni. Ng'eyo machielo ma nyaka bedie en ng'eyo ma ikruok donjo e lwasi mar yamo mopogore opogore inyalo ori kumanitiere koth matin, inyalo ori kuma piny otuo kuma en thim kata kuma bende koyo ng'ich ahinya to lowo nyaka pim apima